Mae en ndara an gi chuodho e gweng' moro kendo ok onyal kandhore e yo mayot. Ok en mana bukni gi chuodho, en lweny neji matiyo kod ndarano. Jopur matero chiemo e chiro yudo pek jopuonjre madhi skul, mine mayach madhi kar thieth kata madhi konyore. Yo ma pk kalre kamano en wich bar ne joma tiyo kode, kendo miyogi yo pek ok giyud gik mang'eny magidwaro, kaka nyithindo mang'eny yudo yudo pek e kalo ndarano ka gidhi skul, ji ok yud yot ka gidhi osiptal kendo luoro be gibedo maongego, ji ok luorgi nikech ndaragi rach. Ichayo ji gi.

Pichani nyiso kaka ji yudo pi. Kae jogi yudo pi e bugo kendo nenore ni pini ok pi maler. Mano nyisoni nitie chandruok pi kae. Ji yudo pu eyore mopogore opogore. Mokuongo e bombe, giyudo pi moywanegi nyaka e udi gi pipe. Pini ikelo nyaka e skunde gi kar thieth kendo giyudo pi e yo mayot. Mar ariyo e gwenge mamoko nigi kisima ma igoe pi to moko yudo pi kuom koth ma mano ndalo ma koth chwe. Mar adek gwenge man gi oro ndalo oro, ndalo ma piny otuo, nitie dukni mag pi mag piny owacho, kata geche makelonegi pi, kata kamano ok timnegi kamano pile kendo giyudo chandruok mar yudo pi ndalo oro.